Okere kwondo nekwoe omena, roisi koibu en bii kokamaa, kokamaa en asista kokwoe ingen iis alaan kenamnda omena maran ot mii ng'ung'unyek, nee, koyoche ikwai kotililekitun, ko ikere any kwoee kwonyi.

Okere chito netemishe koboishen eiik, ko yoon iboishen eiik icheng'e iin yaani kiboishen tukaa kokiboishen cherorwek kiboishen kirkishek ak item aany ineii ak iwonate tuchukan ak mokele iwonate iketate en imbar tor koyom imbar tukul.